Wongerereku wa indo cia ũrĩmi cia kuma nja wa bũrũri nĩ cihutagia na njĩra nene mũno arĩmi a bũrũri witũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa indo nyingĩ ciauma na nja wa bũrũri ciĩna togora wathĩ, arĩa makoragwo marĩmĩte indo ta icio bũrũri-inĩ witũ, nĩmakoragwo makĩaga kũrĩa mangĩendia indo ciao tondũ gũtirĩ mũndũ wendaga kũgũra indo ciĩna goro hĩndĩ ĩrĩa kwĩna kĩndũ kĩngĩ gĩa thogora wa thĩ. Koguo nĩ makoragwo magĩthiĩ hathara nene tondũ nginya thirirkari nĩ yagaga kũmagũrĩra indo ciao. Na makoragwo makĩenderea kũiga irio ciao makũmbĩ-inĩ mao na magakorwo no gũthũkĩra cirathũkĩra kũu, na andũ magakorwo makĩenderea kũhũthĩra iria ciumĩte na nja wa bũrũri.

Nĩguo gwĩka ũndũ ũyũ ,kĩrĩa ũrabatara nĩ kwamba kũharĩria natharĩ yaku kana tuta. Ũthondeke tĩĩri waku wega harĩa ũkũhanda, ũcoke ũkorwo wĩna mbegũ cia mĩtĩ ĩrĩa ũrenda kũhanda. Ũcihande hau natharĩ-inĩ ĩyo yaku, ũcoke ũcihumbĩre na mahuti momu nĩguo cigirĩrĩrie maĩ kũma na ihenya hĩndĩ ĩrĩa waitĩrĩria maĩ. Na ũcitĩrĩrie maĩ gwa kahinda ta ta ta ka wiki ithatũ ũguo, na ciarĩkia kũmera, ũreke cinenanenehe, na cia neneha ciakinyia ũraihu ta ũyũ ũronekana haha, nĩguo ũciethagĩra maratathi, ũgekĩra tĩĩri maratathi-inĩ mau, na ũgatukania tĩĩri ũcio na thumu nĩ getha mĩtĩ yaku warĩkia kũhanda hau ĩkorwo ĩ na iro cia kũigana. Ũgacimunya tuta-inĩ ĩrĩa yaku, ũkahanda o mũtĩ iratathi-inĩ rĩaguo, ũgacoka ũgaciga handũ ũgaciitagĩrĩria maĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa mĩtĩ ĩyo yaneneha, rĩu kuma hau nĩguo ũngĩhota gũthiĩ kũmĩhanda mũgũnda-inĩ waku handũ harĩa ũrenda.

Aya nĩ arĩmi marĩkĩtie gũcerera mũtaaramu wa ũrĩmi, kana mũrĩmi wĩna ũmenyo wa igũrũ wa ũrĩmi wa mbembe. Na mokĩte gũthoma nĩ getha makorwo makĩmenya ũrĩa mangĩhota gũkorwo makĩrĩma mbembe ciao citekũgio nĩ mĩrimũ na citekũgio nĩ tũtambi. Nĩkĩo gĩtũmite makorwo magĩũka mena nginya mabuku nĩ getha mahote kwandĩka maũndũ marĩa magũthomithio nĩguo macoka mĩciĩ-inĩ yao kana kũrĩa mũndũ akoragwo akĩrĩmĩra ahote gũkorwo akĩrĩma kũringana na mathomo marĩa aheirwo, na akorwo ena handũ angĩhota gũkorwo akĩrora maũndũ maría andĩkire hĩndĩ ĩrĩa mathomaga nĩgetha mamũhotithie gũkorwo nake akĩrĩma, agerie gũkorwo agĩkinyĩra kana no ahote gũkorwo ena ugĩ na ũmenyo wa kũrĩma ta mũtaramu ũyũ ũramabundithia mũthenya wa ũmũthĩ.